Bo komonut missing, kesochi lagok che mengech amdaidek ap kanisa. Ngosachi laok che mengech amdoidekap kanisa, koberuri lagok chu, akotikoni lagok chu, akobo sapet nemiee ne karon komenye lagok chu. Lagok chukokisochi, ko karon ngwae tuguk kwak chebo atkai tugul, kwae komyee, akwae en oret noton ne nyolunot. Lagok chu, ngesochi ko-ko karon akote somanet, kosirtos lagokchu komyee. Karon lagok chu ko, karon lagok chekase it sigik kwak, ma lagok che indoi ngelelnatet age tugul. Ngesochi lagok kotoreti lagok koistoengei ng'alek che yachen, choton ng'alekap kebosien tuguk cheu maiwek, anan keboisie tuguk cheu bangik, chotok che imuche kongem sapetap lagok chu. Kesochi lagok kora, kotorete lagok sikoistoengei yautik che yachen, cheu kebar biik, cheu kekalis, cheu kechorso, anan ko yautik alak tugul chotok che mamagat en emet.

Keker akobo rabisiek choton chotok ko milionisiek somok chebo emetap Kenya, ne kikikochi sukulit nebo somanet ap barak, notok ko sukulit nebo Nairobi. Ko rabinishiek chu, ko kimukokonu serikali, kikonu kampunit agenge anan katuyetapke agenge netononchin ng'alekap soet, notok ko Kenya Space Authority. Kikochi sukulit nebo Nairobi rabisiek chu, sikotoret en somanetap ng'alek chotok chebo soet. Rabisikek chu ko kitoret sukulit noton nebo Nairobi. Kitoret kipsomaninik kochop tuguk choton che toreti en ng'alekap soet. Kitoret kipsomaninik yayae chikilishet akobo tuguchu bo soet. Kitoret ng'alekap kesomanchi soet en emetap Kenya komugul. Matoret sukulit notok nebo Nairobi inegen, kitoret Kenya komugul.

Atindonikap Lwanda Magere, ak Omieri, ko atindonik chetakchinkey komastab lumek. En komostab lumek, ko en taunet, ko kitindoi boriotindet neoo, ne kinaat ko Lwanda Magere. Lwanda Magere, ko inendet ko kitindoi kimnatet nyin en urwet nyin nebo borto. Kingetor inendet, anan ketile inendet en boryet, komamee inendet. Ndaap kimnatet ak sabet nyin, ko ngimiten en urwet nyin nebo borto. Omieri en komasta nyin, ko Omieri ko kiy ndaret neo, ne ki oo, nekimiten emetap lumek notok keberbertap Nyakach. Ndarani, ko kikiyani kele ndarani ko kiibu kiy nemie en bororiet notok nebo lumek. Ndarani kotiko mii. Kikiko-kikikonor en ole kikoronoren tugukap keny en emetap Kenya. Kiy nekimwochin lagok akobo Lwanda magere, ko ki Lwanda Magere ki kasrata agenge kong'al biikap Nandi, bororietab kwodo. Kwonyi, ko kikiboisien kebar Lwanda Magere. Kingo kakenai kele, kongo kakonai Lwanda Magere meche kebar inendet, kimuch kowalak inendet koek koita. Koatak kotikomii eng kebereberetap Kano. Notok ko keberebert anemii karibu ak arairaitap

Kabwatetab kandoindet noto neo nebo kaonti ana ko kandoindet agetugul enemet, koibu walet neo en keberberwekab Kenya anan keberberwekab emet ngab ingenyor kandoindet noto netindo ngomnatet nemi barak ago chito ne chome bandab tai inyoru kotesetai boisionik choto chebo bandantai komie ak kotoret komoswek choton che negityin ak koip naetab boisionik en kandoik igo. Angab kotko kandoindet nendochin kandoik igo kobwate kole kararan ingyachi emet kuni koimuche konai kandoik choton che mi ngony en kandoindani kole abak nyalu kisup orani sikomuch koba tai boisionik che chang. Choton che yoche keyochi biikab boror ak boisionik choton che yoche keyochi kaonti komugul.